Tũhũthagĩra nyanya, gĩtũngũrũ, maguta ningĩ ona ũngĩkorwo na gabirbiri no wĩkĩre. Ningĩ nĩndĩrona nĩmekĩrĩte ndania. Na rĩu mũico, ũgekĩra maĩ na cumbĩ arabu rĩu ũgekĩra Spaghetti ici. Ũkaruga haniini ũkaruga mũigana wa ndagĩka ta ithano ũguo, nĩgetha irio icio cikorwo cihĩte.

Wĩ mwega mũciari? Ũũ nĩgũo mwana waku akoretwo agĩka igeranio ithatũ hĩtũku cia mwaka ũyũ, mwana ũyũ nĩ akoretwo agĩka wega, ekĩrathi gĩa gatano kĩrathi kĩao nĩ kĩrathĩ kĩronekana nĩ kĩrathi kina ciana njũgĩ na nĩ kĩrathi ciana cicindanaga mũno to nĩ aronekana nĩ atũikaga namba inya rĩngĩ namba ithathatũ na rĩngĩ namba igĩrĩ, kogũo mwana ũyũ waku niĩ no nyende kũmũhĩnyĩrĩria athie na mbere gwĩka wega nawe ũthie na mbere kũmũnyita gũoko ũmũteithĩrĩrie mathomo-inĩ make tondũ nĩ ndĩrona angĩkorwo nĩ gĩthomo kĩa mathabu nĩ akoretwo agĩtongoria, ona gĩthweri na gĩthũngũ e sawa gũtĩrĩ handũ atarĩ sawa, kogũo niĩ no nyende ũmũnyite gũoko.

Wĩ mwega mũrutwo? Ũgũthiĩ waambĩrĩrie na wabici ĩrĩa, nĩ twĩkĩrĩte makinya ma ũrĩa ũbatiĩ ũgĩkorũo ũgithiĩ na hena iwanja gũrani cia ũrĩa ũgukorũo ũgĩthii. Hena kũndũ gwa kũrĩhĩrwo bithi, hena kũndũ gwa kuoywo mbica, kũndũ gũothe ũgũthiĩ ũthiĩte ũguo ndũkũrigwo. Nginya kũndũ kwa mũico kũrĩa ũgũkorwo ũgĩtũmwi nĩ kũrĩa ũgũthiĩ kuoywo kĩrore gĩa gũthiĩ nĩgetha ũkorwo ũkĩhota kũhingũra harĩa ngĩtiinĩ na ũgakorwo ukĩmenyeka wĩ mũrutwo na woimania na hau, nĩguo ũgũthiĩ nĩũkuonererio irathi ũrĩa cihana na kũrĩa mũrĩgĩthomagĩra.

Andũ gũkorwo magĩte ũndũire nĩ kumania na andũ gũthamĩra taũni-inĩ kuma icagi-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ gwakwo kwa mathibitarĩ ma kĩrĩu na andũ kwaga nginya gwĩtĩkia ũndũire wa kwao na ũndũire wa angĩkorwo nĩ ũndũire wa ũgĩkuyũ, tondũ rĩu ta thikũ ici, na mathibitarĩ nĩ matũmĩte ũndũire ũteo, tondũ thikũ ici angĩkorwo nĩ indo ta irua, tene irua rĩathiagwo kũringana na ũgĩkũyũ, no rĩu thikũ ici ciana citwaragwo mathibitarĩ, ciathiĩ thibitarĩ, cianina wiki igĩrĩ ithatũ cigakorwo ciarĩkia kũhona na cikainũka. Tene andũ nĩ mathiaga ũndũire, magabundithio, makaina nyĩmbo cia irua, magabundithio mĩtugó ĩrĩa ĩbatiĩ gũkorwo, na ũrĩa gũtabatiĩ gũkorwo, na agabundithio ũgima.

Aca, no ndigwĩciria rũciaro rũrũ rwitũ nĩ rwĩtĩkanĩtie na ũrĩa maitho maitũ mekaga maũndũ mao. Muno mũno kĩrĩa gĩcũngĩrĩirio ũndũ ũyũ nĩ, andũ gũthamĩra kũrĩa taoni-inĩ na kuma icagi-inĩ. Rĩngĩ ona gwakwo kwa mathibitarĩ, merũ na magatiga kũhũthĩra, ũrĩa tene kwahũthagĩrwo na gĩthomo, nĩkĩo gĩcenjetie andũ mũno. Gĩthomo nĩkĩo kĩratũma ciana citũ cicenjie mũno.